Mae en wach ma diher, daher wacho, kendo en wach ma asegagombo wacho kabisa. Kaka jobengi konyo jopur gi hola, serikandwa be onego bed ni miyo jopur gigo mag pur. Gigo kaka tinga, to gimiyo jopur mbolea, manyalo rito, manyalo rito, miyo, miyo cham chiek. To kendo, gik ma, chambwa mosechiekgi, kar mondo sirkal okaw cham kowuok e pinje maoko ni nyiewo, sirkal onego bi kuom jopurwagi, onyiew cham ma jopurwagi oseloso. Mano e kaka ginyalo dongo jopurwagi. Mano e ka inyalo kelo dongruok e pinywa, e pachowa kae. Sirkal onego bed ni golo tingni moromo, manyalo pur, manyalo puro ni jopiny. Koro kata jopiny kanyalo, kaponi ipuroni , tinyalo golo kata gimoro matin.

Pichani aneno ka sirikal mochung'ni ,askari mochung'ni bunge gi nyithindo mag waindi temo pidho yien. Gin gi nyithind yien moko matindo tindo magitemo pidho, ka joma moko to nenogi kaka gitimo tijno. Mano e gima neno e pichaka. Aneno ka jogi ng'eny sana, aneno nyathi moro oting'o chupa, jomoko be orwako jacket manyiso kaka ne gin, ginya bedo oganda mochung'ni sector mar yiende.

Tijni to koro nigi nengo nikech gimoro amora ma watimo, dhano dwaro chiemo, to ka onge chiemo, to dhano ok nyal dak. Koro wach purni wach purni ni en gimoro momako ji sana, jomok pur ok nyal chiemo, koro ng'a puro makelo chiemono en tich malich ahinya. Koro nyaka obed gimoro malich mawan kod nengo. Pur, ka onge pur onge ng'ama nyalo dak kech. Koro kila ng'ato nyaka pur.